Thirikari nĩ ĩkĩrĩte mĩtaratara ĩrĩa ĩteithagia kũhũrana na ũtambanio wa mĩrimũ ya ngo. Wambere thirikari nĩ hotaga kũheana gĩthomo kĩrĩa gĩteithagia andũ na gĩgathomithia andũ kũhũrana na mĩrimũ ĩno ya ngo. Gĩthomo- inĩ kĩu andũ nĩmonagio na njĩra nyingĩ cia kũhũthĩra kũhukia ũtambi ũyũ wa mũrimũ ũyũ wa kere thirikari nĩ hotaga kũheana mĩbira mĩingĩ na gũteithia andũ.

Huduma Mashinani Outreach Program nĩ tabarĩra ĩteithagia na ĩkahota kũhũthia maũndũ thĩinĩ wa bũrũri witũ, ũndũ ũyũ, ũteithagia kũhũthia thabarĩ nyingĩ iria ibataraga mũndũ gũthiĩ nĩguo kuona motungata, no Huduma ĩrehete ũhũthi wa maũndũ maya tondũ to mũhaka mũndũ athiĩ thabarĩ icio ciothe, ĩndĩ ĩrehetwo hau hakuhĩ na icagi-inĩ cia andũ, koguo makahota kuona maũndũ maya motungata maya hakuhĩ nao na ma naihenya.

Mbũri nĩ nyamũ ĩhotaga gũikara mĩena ĩrĩa ĩtarĩ mbura Kenya, nĩũndũ wa mũndũ matigaine, wa mbere mbũri nĩrĩ ũmĩrĩru, na ĩhotithagio gũikara kahinda karaihu kana ĩkomĩrĩria kwaga maĩ, kana kĩndũ gĩa kũrĩa. Wa kerĩ, mbũri nĩ kĩndũ kĩhotaga gũthĩa irio ciakĩo kahora kahora ĩtarĩ na ihenya, koguo nĩ ĩhotithagia kũiga maĩ mwĩrĩ kwa ihinda iraya, na ĩgaikara mũno ĩgaikara mũno ĩtakũhũta, kana kwaga kĩndũ gĩa kũrĩa, koguo, irio na maĩ nĩ cihotaga gũikara ndaa yayo kwa ihinda iraihu, ĩkahotithia, ĩkamĩhotithia gũikara kũndũ gũtarĩ mbura. Ũnoru wa ngothi ya mbũri nĩ ũteithagĩrĩria mũno harĩ ũigi wa maĩ, koguo ĩgagĩkorwo na ihinda ihũthũ wa ya gũikara kũndũ kũrĩa gũtarĩ na maĩ.

Huduma Self Service Kiosk ATM, nĩ tabarĩra ĩthundũrĩtwo nĩ thirikari, nĩgetha kũhũthia motungata mayo, tabarĩra ĩno nĩ ĩtwarĩtwo hakuhĩ na andũ na icagi-inĩ ciao, harĩa mahotaga kuona motungata maya kwa njĩra ya naihenya na njĩra hũthũ. Tabarĩra ĩno, nĩ ĩhũthĩtie maũndũ amu to mũhaka waare raini atĩ, nĩgetha warie na mũndũ wotungata wa Huduma. Hau kabere, mũndũ abataraga kwara raini nene mũno, nĩgetha ũhote kwaria na mũndũ wotungata wa Huduma, ũkĩringithania na oro...

Gava Express, nĩ tabarĩra ĩrehete ũrũmwe na ũigananu thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩgũkorwo mũndũ o wothe no one tabarĩra ĩno na motungata ma thirikari hatarĩ gũcagũrwo, koguo ĩkahũthia motungata ma thirikari na ĩkarehe ũrũmwe thĩiniĩ wa bũrũri witũ. To mũhaka ũkorwo na smartphone kana network nĩgetha ũhote kuona motungata maya. Tabarĩra ĩno ĩhotithagia andũ othe kuona motungata maya hatarĩ bata wa gũthiĩ gũbanga raini, kana gwetha mũndũ wa ũtungata wa Huduma. Tabarĩra ĩno nĩ ĩteithagia andũ kuona motungata ma thirikari ta kandi cia thibitarĩ, catĩbĩkĩti ya gĩkuũ kana ya gũciarwo, driving license na rĩrĩa ũkwenda kwandĩkithia mbiacara yaku. Ũthundũri ũyũ, nĩ mũhũthũ na nĩ wanaihenya, amu ndũbataraga kwandĩka karatathi-inĩ kana kũihũria maũndũ maku karatathi-inĩ na gwĩkĩra kĩrore, nĩgetha ũrĩcokerio riboti thutha wa kahinda kaigana ũna. Rĩrĩa mũndũ akũigĩrĩra kĩara gĩake na gũcikanwo thĩiniĩ wa macini-inĩ icio, nĩonaga motungata mothe marĩa arabatara hau, koguo ĩkahũthia maũndũ maingĩ, nekarehe wagĩrĩru, na ũrũmwe na ũiguano thĩiniĩ wa bũrũri.

App ya Gava Mkononi, nĩ app ĩhotithagia mũndũ kũhingũra motungata ma thirikari ũkĩhũthĩra thimũ yaku, app ĩno to mũhaka, ĩteithagia amu to mũhaka ũthiĩ obici-inĩ cia thirikari, kana cia Huduma nĩgetha wone motungata maya. Rĩrĩ ũkũhũthĩra thimũ yaku kũhingũra motungata maya, nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ mũhũthũ mũno na wanaihenya, amu ndũrabatara gũthiĩ obici-inĩ cia thirikari nĩgetha kuona motungata maya. Rĩrĩa ũkũhũthĩra thimũ yaku kuona motungata maya, nĩ ũhotaga kũhoya catĩbĩkĩti ya gĩkuũ kana gũciarwo, driving license, kandi ya thibitarĩ, kana kwandĩkithia mbiacara yaku, koguo nĩ ĩhũthagia maũndũ, negakorwo ũndũ ũndũ mũhũthũ mũno, na wa bata rĩrĩa ũkũhũthĩra thimũ yaku, koguo...